Ore enaiko tenalimu ena naa kalimu anaa olpresiden lang' apa ele, naa kinotito apa enkata sidai oleng' enkata enye, etesheta opa ele president iltung'anak oleng' eeh enijo iloaing'uraa iloaing'orr enkata enye oenkata natiiki tenakata nikidol ajo keishirita iltung'anak oleng'. Kidoltaa keeya oltung'anak kumok oleng' nemesidai nikidol ajo ore tenkata enye naa ketii apa eseriani enkop oleng'. Tenilotu eh enaa ilpolisi lang' nikidol ajo etaa kegirake aarr iltung'anak kila, kila mara nikidol ajo meesidai. Kiindim nai nikiijo erikore nemesidai anaa enikidolta nikijoo king'orr enaa enatii apa arikoni nikidol ajo keetai apa eseriani oleng' ore ninye te uchumi naa keing'orita apa iltung'anak oleng'. Meeta apa oltung'ani lodol enaa ketii abori anaa kelayu entoki nainyang'u amu kelelek naapa ntokitin enyanak teniji ilo aing'orr enatiu tenakata nikidol ajo etagolo tenakata oleng'.

Ore entoki nagiraasa tenewuei anaa enikidolta naa kidol intasati epuo enapita inkaraini onkilani, nenapita nkera naa kajoo kepuoito aisujisho enaa enagira aitodolu tena pisha. Ining enidol iltung'anak epuoito inji neitodolu ajo keetai shida enkare oleng', eitodolu ajo kepuoi iwuejitin naalakwa newoi iltung'anak nepuo aoku enkare naok, nkare naitumia tongang'itie oenaitook intokitin enye anaa nkishu, oenasujie ninye nkilani pikidol ajo kenyamal iltung'anak kumok oleng'. Idol ajo kepuo, kepuo iwuejitin neelakwa peewuo atum inaare naakelo ninye naakepuo nepuo alayi inaare. Nikidol ajo kegira ena aaku enyamali oleng'. Teneitodolu enapisha nidol ajo enyamal ninye oleng' intasati anaa keata nkera neyou nepuo aisujisho aisuj nena kilani neaku kepuo onkera enye apuo ilo keju olakwa nelelek epuo alayi inare neshuku nelelek ninye eshukunye eitu eisuj inaduo kilani anaa naa enatai ina shida enkare. Neaku ina shida enkare nagira aiko inyji piidol epuoito iwuejitin neelakwa.